Oret akengee naibuu tuguk cheboo temishet aibunee (agrovet) anan kotukosyek chekialde tuguk chotok oret akee abesenin kampunit chotok aldo tuguk chepoo temishet kokonoo abaishee koraa aibuu tuguk tuguk chekitemishei eng serkalit notok boo kenya

Wolutik Che amache ager koyoe kibagenge asi kotoret temik koyoche kibagengesiek tugul Che miten emenyon bo Kenya kogochi loan anan ko rabinik ab besenwogik asi koboisien temik koik kapitol asikobit komuch konam Biashara anan boisionik kwak kit age ne amoche koyai kibagengesiek si kotoret temik ko kogochi temik tuguk choton Che boisien en mbar Cheu mokombet , panget, plais ak tuls alak cheu terekta anan mashinisiek kit age kora ne yoche koyai kibagengesiek kogochi temik tuguk anan kerichek Che teren mianwogik chebo minutik cheu marakwek bandek ak tuguk alak kora ak kerichek Che teren mianwogik en kiagik kit age ne yoche koyai kibagengeisiekab

Kaborunet agenge nebo ngatutiet nekingem boisionikyuk en mbar ko chorirnotet sait age ko chorireni temindet momuche kotem boisionik kyik en oret noton ne nyolu Kaborunet temindet en oret noton ne manyolu anan koimuch kochelewan inendet niton komuch kongem boisionik choton Che tesetai en mbarenyin

Boisiet agenge anan boisionik agenge agoi boisiet namba somok nee boisietab cheb nee boisietab nee boisiet ne yoe chomchinetab chemungarainik eng yatetab ribetab ndonyo nebo tugukab mbarenikyok ko nee echek ko yote yaani igochin temik rabinik che tesentai boisionikwak eng mbar ago ikochin korak chomchinet AK lisenisiek temik sikomuch kosuldaen boisionikwak eng oret noton ne karan ooh ikochin korak lesenisiek chemungarainik sikomuch kotesentai boisionikwak komie atgai tugul kongoi.

Agenge en amune neobwote amune si kiyet kibagengeit nebo emet Kenya ibunetab busyek ab bandek en emotinwek ab sang ko kiyeet asi komuch kotes anan kotesak temik en emet notok nebo Kenya ak kotesak alutik anan Imuch kealchi temik ab Kenya rurutikwak anan minutikwak mising ko bandek amune age kora ko Imuch koet ibunetab bandek en emotinwek ab sang komuch kopromoten temik amun ye mata keib bandechoto en emotinwek ab sang kokimuche kealchi temik ab Kenya tuguk Che kaimangu en mbarenikwak ibunetab bandek en emotinwek ab sang kotesat beit ako Imuch koik kali

Oret ne kibendi kisiptoi boisiet ab bilionit agenge ak milionisiek bogol tisap ak konom en emotinwek Che nyoru kou emet noton nekichome emet noton ne nenyon nebo Kenya ko kisirei bik Anan kipngamotinik Che aroru oret ne kibendi keboisien rabinik choton oret age ne kimuche kisuptoi Ole kibendi keboisiotoi bilionit anan rabinik chotok en emet ne nyoru ko kichobe plan Ole kibendi keboisiotoi rabinik choton asi mabit corruption oret age nekimuche keger kele kakiboisien rabinichato komie ko kichobe kibagenge ne tononjin Ole wendi keboisiotoi rabinichato

Agenge en kelchin netinye kayumosiek ab kwonyik en kwonyik Che kiiyumak ko imuche icheget koyumak ak kochangan rabinik asi komuch kosuldaen boisinik kwak age nebo aeng en kelchinoik chetinye kayumosiek ab kwonyik ko imuche kotuyoge icheget ak koyai boisionik tugul en kibagenge Imuch kora kopchei ngomnatet netinye icheget ngomnatet netinye ge ak Biashara temisiet ak sobenywan en atkan tugul kayumosiek ab kwonyik anan kirupisiek ab kwonyik kogochin kora ngomnatet ichek asi komuch kobun tapusiek Che bune en sobenywan tugul